Wĩra ũyũ ndiwendete, tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũkũũruta nĩũhũthagĩra mahinda maingĩ nogakorwo na mĩnoga mĩingĩ. Na rĩu gwakinya hĩndĩ ya marĩhi mũtirĩhagwo marĩhi marĩa me mega.

Ĩĩ nĩtũrĩanagĩra. Na wega wa kũrĩanĩra nĩ atĩ maũndũ ma mũciĩ nĩtũmenyaga hĩndĩ ĩrĩa tũikaranĩtie, na andũ nĩmahotaga kwendana, mũkahota kũarĩrĩria maũndũ ma mũciĩ na makĩria mũno hĩndĩ ĩrĩa andũ mararĩanĩra nĩmũhotaga kũmenya thĩna na kũhota kũmenya njĩra ĩrĩa mũngĩhũthĩra kũnyihia maũndũ marĩa me mũciĩ, na guthondeka mũciĩ tondũ nĩnge kũrĩanĩra no kwega to nĩgũkoragwo nĩkũrehaga wendani.

Hĩndĩ ĩrĩa ndekaga ũndũ ũyũ, rita rĩa mbere ndarĩ mũnini, na reke njuge maũndũ marĩa ndagereire nĩ atĩ, ndiamenyire kũruga ngima wega, nĩndahĩire nĩ mwaki, ngĩhĩa nĩ maĩ, ngima ĩkĩaga kũhĩa wega, no nondageririe, tondũ nĩ ndarĩkĩrĩirie gũkĩmenya kũruga o ngima wega.